Mbica-inĩ ĩno, ĩronania mbegũ ihana tarĩ cia mababaĩ. Mbegũ cia mababaĩ nĩ cio ikoragwo irĩ njirũ, na cionekanaga ta ikoragwo ikũnjũkĩte o hanini nĩ ũndũ wa wĩigũ. Tondũ ibabaĩ nĩ itunda rĩkoragwo na maaĩ maingĩ mũno makĩria. Mbegũ cia mababaĩ, gũtuĩkaga atĩ rĩrĩa warĩa itunda rĩa ibabaĩ ndũagĩrĩire kũruta mbegũ ciothe. Nĩ waigĩrĩirwo kũrĩanĩria na ibabaĩ, tondũ mbegũ icio nĩ ithiaga gũthondeka nda, na gũthondeka maũndũ maingĩ mega marehagwo nĩ mĩrimũ tofauti. Mbegũ cia mababaĩ, nĩ iteithagia nginya gũkorwo atĩ ndũraharwo, kana ũgakorwo atĩ kĩoro gĩtirakũũmĩra mũno. Tondũ nĩ ikoragwo ikuĩte indo ingĩ nyingĩ njega, irĩa mbegũ cia matunda marĩa mangĩ itakoragwo. Rĩu ũgĩkinya atĩ nĩ ũkũrĩa ibabaĩ, ũkarutaruta mbegũ, no itirutagwo mbegũ ciothe, ũgatigia mbegũ o nini, nĩgetha ũkarĩanĩria, ndĩgakorwo atĩ warĩa itunda rĩa ibabaĩ o ũguo wiki, no rĩrĩa waríĩ mbegũ cia cio, ũgakorwo atĩ ũgũthondeka nda, ũgaikara wĩ mũndũ mwega.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ ĩronania ngwacĩ, na ngwacĩ nĩ ĩkoragwo irĩ njega tondũ ona ngwacĩ ciĩtanagio na irio cia ũgĩkũyũ, ngwacĩ nĩ nĩ ĩkoragwo ĩhana tarĩ waru, no ĩgakorwo cio cĩna cukari mwĩingĩ, na nĩkio ciendagwo mũno o rucinĩ rĩrĩa watua kũrĩa ngwacĩ kana kũrĩa, handũ ha kũrĩa mũgate, ũkarĩa ngwacĩ na cai, mwĩrĩ waku ũgaikara ũhũnĩte hĩndĩ ciothe, ũtekuigua ngaragu ona hanini. Ngwacĩ nĩgetha ikũre wega, nĩ ciendaga handũ hena tĩri mwĩingĩ makĩria, na handũ ha hatarĩ na wĩgũ mũno, ngwacĩ itiendaga maĩ maingĩ tita ndũma, rĩrĩa gwacĩ ciekĩrĩrwo maĩ maingĩ, nĩ gũthoka ithũkaga, kana ikaremwo gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire, andũ aingĩ nĩ matũmagĩra njĩra tofauti, tarĩu ĩno ũrona haha mbica-inĩ, ekĩrĩte ngũnia tĩri mũingĩ, agacoka akahanda gwacĩ ciake hau, na nĩ ũkuona ũrĩa ngwacĩ ciumĩte wega, kĩrĩa ũrabatara mũno, nĩ gũkorwo wĩna mbegũ cia ngwacĩ, na nyingĩ ũkorwo na tĩri mũingĩ handũ mũgũnda-inĩ.

Ũngĩingĩra bengi, ũnengerwo mbeca kĩmanjĩka kana mbeca nyingĩ nĩ ĩkoragwo arĩ ũritũ mũno gũcikua o ũguo, nĩkĩo gũbataranagia mbahaca, harĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũikĩtie mbeca ciaku ho thĩ-inĩ, nĩgetha cikare ciĩ na thayũ ũtegũtinda wĩna wagagu. No rĩrĩ, rĩmwe mbahaca ici nĩ ĩrehaga mĩtino tondũ rĩrĩa mũndũ ekuona ũkiuma bengi, na mbahaca ndungu, o hĩndĩ ĩyo agwĩciria nĩ mbeca cikĩtio ho. Rĩrĩa ekwenda gũka gũgũtunya, nĩ akoragwo ena mwĩhoko mũnene atĩ icio nĩ mbeca cikĩtio mbahaca-inĩ icio, mbahaca ĩno nĩ ĩkoragwo na mawega mayo, na no ĩkoragwo na maũru mayo. Mawega twauga atĩ mbahaca ĩno mbeca nĩ ikuĩkaga raithi, ũtegũtinda ũkĩonania na kou nja, na nyingĩ twauga ũũru wa mbahaca ĩno, nĩ gũkorwo atĩ no ĩgwĩtanĩre kũrĩ akora, arĩa mekuona umĩte bengi wĩna mbahaca. Ũguo mbahaca ĩno nĩ ĩtũmĩkaga na njĩra icio igĩrĩ, no ĩkorwo ĩrĩ njega na ningĩ no ĩkorwo ĩrĩ njũru.

Kĩama kĩrĩa kĩnene mũno mũno gũkũ thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya kĩa ũteti nĩ kĩama kĩa UDA na nĩ kĩama kĩrĩa ona thaa ici nĩkĩo kĩnyitĩte, nĩkĩo kĩratongoria, kana kwa njĩra ĩngĩ nĩkĩo kĩratongoria bũrũri wa Kenya. Kĩama gĩkĩ mũnene wakĩo nĩwe rais wa Kenya, nĩwe mũthamaki wa gũkũ bũrũri-inĩ, Willian Samoei Ruto, na nĩwe wathondekire kĩama kĩu kĩa UDA, kĩrĩa gĩkoragwo na amemba aingĩ, aingĩ ao marĩ MP, aingĩ ao nĩ MCAs, senators, governors, women rep acio othe aingĩ ao makoragwo mathurĩtwo nĩ kĩama kĩa UDA. O uguo, o thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya ni kũrĩ ciama ingĩ nyingĩ. Nĩ kũrĩ kĩama gĩtongoragio nĩ ũrĩa warĩ former kana warĩ prime minister wa Kenya Raila Amollo Odinga, nĩ kũrĩ kĩama kĩa Mudavadi, nĩ kũrĩ kĩama gĩtagwo kĩaNarc Kenya gĩtongoragio nĩ Martha wa Karua, nĩ kũrĩ ciama nyingĩ mũno, na nĩkũrĩ nginya kĩrokire o rĩu o rĩu, kĩretwo kĩama kĩa DCP kĩratongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa bũrũri wa Kenya.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania imwana ciĩ handũ kĩharo-inĩ gĩthiminde wega, gĩgacoka gĩgacorwo njoro njega, igĩthaka mũbira wa kagi. Mũbira wa kagi nĩ mũbira ũkoragwo wendetwo thĩĩ ng'ima, gũtirĩ bũrũri ona ũmwe ũtathakaga mũbira ũyũ wa kagi. Mũbira wa kagi arĩa mataũĩ wega, nĩ mũbira ũrĩa ũthakagwo ũgĩtũmĩra magũrũ na ũngĩũhutia na guoko ũgĩthaka, nĩwahĩtia. Tondũ o mũbira ũyũ kana ithako rĩrĩ rĩa mũbira wa kagi nĩ ĩrĩ mawatho mayo, ndwagĩrĩirwo kũhutia na moko, wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩũhũra na magũrũ ũthiĩ nginya mwena ũrĩa ũngĩ. Mũbira ũyũ wa kagi maita maingĩ, ũkoragwo wĩna timu igĩrĩ, ĩmwe ya kũingĩria mbaũ mwena ũyũ, na ĩno ĩngĩ ya kũingĩria mbaũ mwena ũrĩa ũngĩ. Na hau mũrango-inĩ wa mũthako ũyũ, nĩguo twĩtaga goalpost, nĩ hakporagwo na mũrangĩrĩ hau ũrĩa twĩtaga goal keeper ũroraga nĩgetha mũbira ũcio ndũkaingĩre, na rĩrĩa watuĩka nĩwaingĩra, nĩkũhotwo mũhotagwo.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania mũthuri ũrũgamite handũ agĩthomithia andũ kana agĩtarĩrĩria andũ. No kĩrĩa niĩ ingĩ ũrio kĩria arageria gũtarĩrĩria mũno nĩ kambuni ya ũkui ya ndege ya bũrũri wa Kenya ĩtagwo Kenya Airways. Kenya Airways nĩyo kambuni ĩrĩa ĩ ngumo mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ya ũkui wa ndege ĩkuaga mĩrigo na no ĩkuaga nginya andũ kũringana na mabũrũri marĩa ũkwenda gũthiĩ to bũrũri ũmwe tu ũthiaga. Nĩ ĩthiaga mabũruri maingĩ na ningĩ to kuma nja wa bũrũri kambuni ya Kenya Airways ya ũkui wa ndege thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona ũguo no ĩkuaga athii gũkũ bũrũri-inĩ. Ũgakora mũthii nĩ auma thĩinĩ wa taũni ta ya Nairobi agacoka agathiĩ taũni-inĩ ta ya gĩcua-inĩ kana akauma gicua-inĩ agathiĩ gĩthumo. To kuma nja ya bũrũri kumagwo ona gũkũ thĩini wa bũrũri witũ nĩ ĩthiaga taũni-inĩ o nyingĩ o nyingĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩronanio mbica-inĩ ĩno na gĩthũngũ tũgĩtaga wheelchair, nĩ kĩrĩa mũrwaru ũrĩa ũtarahota gwĩtwara na magũrũ make aikaragĩrio agatindĩkwo nĩ mũndũ ũngĩ thutha wake, kana ingĩkorwo hatirĩ mũndũ wa kũmũtindĩka, kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo gĩthondeketwo o wega atĩ, nĩ, we ũrĩ o mũrwaru mũno mũno wĩna ũci, wĩna, wĩ, wĩna wathe wa magũrũ nĩũkũhota gwĩtindĩkĩra we wĩ wũika na moko. Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩcenjetie kwa mahinda, ũgakora thikũ ici rĩu ti mũndũ ũra, ũra, ũratanya oke agũtindĩke nathutha, kana ũgakora tiwe ũratũmĩra moko maku gũthioria kũgũrũ kwa kĩndũ gĩkĩ, ũkoraga thikũ ici kwĩna ingĩ iroka cia gũcanjwo kana cia gwĩkĩrwo mwaki, kana ona ingĩ iratũmĩra maguta harĩa we ũrĩhutagia o kambatoni kamwe ĩgathiĩ mbere, ũkahutia kambatoni kangĩ ĩgacoka thutha, nĩ kuonania atĩ ona ũngĩkorwo ũrĩ mũrwaru kana wĩna wathe wa magũrũ ndũrabatara ũteithio wa mũndũ o wothe, kũndũ guothe nĩũkũhota gwĩtwara wĩna kĩndũ gĩkĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩinĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona ngari ya gũkuwa andũ arĩa arwaru, nĩ nyonaga wĩ ũndũ wĩ kĩeha, tondũ ngari ĩno ndĩngĩkuwa mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, múũo mũno ĩkoragwo ĩkuĩte mũrwaru, na mũrwaru ũyũ nĩ akoragwo atindĩkĩtwo mũno nĩ mwĩrĩ, na nĩkĩo ngari ĩno yokaga ĩkĩrĩragĩra barabara-inĩ nĩgetha andũ mamĩeherere ĩkorwo ĩkĩhota gũkinya thibitarĩ ĩrĩa mũrwaru aratwaro gwa kahinda karĩa kagĩrĩire, na ũngĩmĩigwa barabara-inĩ, nĩ ũkoragwo ũtanyĩtwo wĩ mũtwarithia wa ngari ũngĩ, ũmĩeherere, tondũ mũrwaru ũrĩa ũkuĩtwo hau, tugaga ti mũrwaru wĩna hari ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ mũrwaru wĩhandũ horu makĩria, na nĩkĩo wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmĩehereria, kĩrĩa gĩũkaga thĩinĩ wa meciria makwa nĩ gũkorwo mũrwaru ũcio mũkuwe hau, nĩ akoragwo e thĩinĩ wa ruo rũnene mũno, rĩrĩa gwatuĩka atĩ ngari ĩno ya gũkuwa arwaru nĩyo ya mũkuwa.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩinĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona food plus nĩ ũhorũ wĩgiĩ super market kana ndũka ĩrĩa yendagia indo irĩa njĩga cia kũrĩo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Food plus nĩĩkoragwo na honge kũndũ gũtiganĩte ona Naivasha kũrĩ ona rũhonge rwĩ kũũ rwa food plus kũrĩa mendagia indo ta super market cia kawaida. Na ningĩ nĩmendagia irio ciao na nĩikoragwo irĩ irio ciũmete mũgũnda kũndũ kũma mũgũnda orĩmwe. Itigagwo fridge mũno gwa kahinda karaya, mokaga mokaga maigĩte indo icio na makenderia andũ. Kambũni, kana supermarket ĩno ya, ndũka ĩno nene ya food plus mũnomũno nĩĩthiagwo nĩ athũngũ kana nĩo twĩtaga agendi, andũ arĩa maũmete nja wa mabũrũri marĩa mangĩ. Nĩo mendete gũkorwo magĩthiĩ kũndũ ta gũkũ tondũ nĩmendagia irio itakoragwo ciĩkĩrĩtwo chemical mũno, na nĩ irio cikoragwo cirĩ therũ na ũtũngata wao nĩũkoragwo wĩna njĩra ĩrĩa nene mũno.

Mbica ĩno nĩĩronania thigari, nĩ nĩcio cirĩ ũtungata-inĩ ũyũ igĩcaina maratathi kana nĩ bomũ iraihũria handũ. Ũtũngata ta ũyũ nĩũkoragwo wĩna kĩgũni mũno matũra-inĩ maitũ, tondũ noĩkorwo mũborithi ũyũ, nĩkĩndũ oka kũihũria, naĩkorwo nginya nĩta rũni oka kũihũria nĩgetha ahote gũkorwo agĩthi gũthenderemithia gwĩtherimithia mĩako, kana kabiacara gake mũcara ũrĩa warĩhwo, runi rũũ rũgatinio kũma haũ. Andũ aingĩ nĩmagũnĩkaga na njĩra ĩyo, tondũ nĩũgũkora ndũreri, ndũraa, ndũreterera tũ mũcara wĩingĩre, nĩũkoragwo ũrĩ na mbeca ingĩ iraingĩra na njĩra ĩngĩ, ona mũcara ũngĩtũĩka nĩwacererũo we ũgũkorwo atĩ maũndũ makũ gũtirĩ ona ũmwe warũgama tondũ nĩwambĩtie kabiacara handũ. Nĩkũrĩ kambũni nyingĩ cia kũheana ngombo, mũnomũno ta bengi, irĩa iteithagia andũ na njĩra ĩno. Na ũtinagio mbeca icio kũma mũcara-inĩ waku na ũgakorwo nĩwateithĩka mũno makĩria.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩĩniĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona karatathi gaka kana karĩthiti gaka nĩ gũkorwo atĩ hena thũgũrĩ ĩrathĩe na mbere kana hena mbiacara ithĩre na mbere handũ hakorwo hena kĩndũ mwendanĩirie na mũndũ no tondu nĩũgũbatara kĩndũ gĩa kuonania atĩ mũndũ ũyũ nĩ etĩkĩrire kũnyenderia kĩndũ gĩkĩ na thogora ũhana ũũ nĩkĩo handĩkagwo rĩthiti, rĩthiti ĩno ona maingĩ ndĩkoragwo yandĩkĩtwo kambuni ĩrĩa yumĩte kana kambuni ĩrĩa wagũra kĩndũ kĩu no nĩ hega ya kũonania nĩ hauma na ngirimiti yaku na ya mwendia kana mũkũenderia wa kĩndũ kĩu kũngĩkinya kĩndũ kĩu nĩũgũgĩcokia andũ aingĩ nĩmetagia karatathi gaka kahana karĩthiti ũkaneana nĩgetha kĩrĩa ũrendeirio gingĩkorwo gĩtinagũkenia kana kĩrarĩ kĩndũ kĩũru ũkahota gũkorwo ũgĩcokerio mbeca ciaku, na nyingĩ nĩ njega mũno ya kuonania nĩwathire handũ ũkĩgũra kĩndũ na ũkĩenderio na thogora ona mũigana ũũ, rĩu karatathi gaka nĩ kega mũno ga kũonania ngirimiti yaku na mwenderia kana mwendia.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, nĩhakoragwo, nongorwo ndĩna karũgano ga kũmenereria gĩĩko gĩkĩ, tondũ mũnomũno maũndũ maya mahanĩkaga nakũrĩa gũkoragwo na kabira iria ingĩ, iria itarĩ agĩkũyũ. Na kabira ici mũno ciathi gũthika andũ ao nĩmaregagwo gĩthikwo ĩgakorwo nĩmakũĩte na njĩra ĩtarĩ njega mũnomũno angĩkorwo nĩmoragĩtwo, kana ĩgakorwo mũ, nĩakũa no ndana gũkũa gĩkũũ kĩrĩa kĩraiganĩire. Ngiuga agũo ndĩramaanisha mũndũ mũnomũno nĩkũragwo aroragirwo, nĩ mũndũ ũngĩ na mũndũ ũcio ndoĩkaine. Rĩmwe mathiĩ gũthika mũndũ ũcio nĩaregaga gũthikwo akaũga although ndakiũgaga, ona gũtaĩka ndakiũgaga na kanũa, akaũga nonginya kĩhoto kĩhinge, nĩgetha nake etĩkĩre gũkorwo akĩũmbĩkwo. Maũdũ maya ona matihanĩkaga mũno ũgĩkũyũ-inĩ, mahanĩkaga mũno nakũrĩa kwa andũ aya angĩ matarĩ agĩkũyũ.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, nĩnyonaga harĩ kambũni thaka mũno ya kwendia indo cia kũrĩa ona kana indo ingĩ cia gũtũmĩra nyũmba, nduka nene ya Carrefour. Carrefour, ti nduka ĩikarĩte gũkũ thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya gwa kahinda karaya, na yokire o rĩmwe kuma kambũni ĩmwe ya nduka nene ya Nakumatt yathira. Nayo Carrefour rĩrĩa yokire, onokorwo nĩyonekanaga tarĩ ya itonga, ona nĩĩhotaga kũingĩria kinya athĩni kuo tondũ indo ciao itikoragwo goro. Na Carrefour mũno mũno ĩkoragwo ĩigĩtwommatuka-inĩ marĩa manene, nĩmo na Gĩthũngũ twĩtaga mall. Na nĩkĩo andũ aingĩ monaga tarĩ nduka cia itonga, no indo cia kũu nĩ irĩ raithi mũno, mũno makĩria na o mwaka o mwaka gwakinya mweri wa wa gata mweri wa ikũmi na ũmwe, nĩyo ya November, nĩmakoragwo na kĩndũ gĩtagwo Black Friday kana Juma tano njirũ, kũrĩa macehũraga mbei ya indo ciao na njĩra nene mũno, na andũ makahota kugunĩka na thigũkũ ya kirithimathi.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania hena mwendia na mũgũri, no haha ngwĩre nama nama hatirĩ wendia wa kĩndũ ũrathiĩ na mbere no nĩ ũcenjania wa mbeca, thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ kũrĩ ũcenjania wa mbeca twĩtaga M-pesa, harĩa ũngĩhota gũtũmĩra mũndũ mbia e kũndũ kũraihu, na ahote gũciamũkĩra na njĩra njega, njĩra ĩyo nĩ ĩteithĩtie mũno, ti ta hau gabere, wandĩkaga marũa, ũgatũma Posta, marũa mau kana mbeca icio igatwarwo. No thikũ ici ũingĩraga thimũ-inĩ yaku, ũkarĩjĩsta na M-Pesa, ũgatũmĩra mũndũ ũcio, na hau hau, o na ũtananina thekondi cigana mũndũ ũcio agakorwo amũkĩrĩte mbeca icio. Nĩ njĩra ĩteithĩtie andũ na njĩra nene mũno tondũ ũtungata kana mbiacara nyingĩ itirũgamaga no ithiaga iteng'erete mũno tondũ ũcenjania wa mbeca wa M-Pesa ndũhanĩkaga na gũikara mũno ũhanĩkaga o na thekondi nini tu.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ ĩronania mũtumia ũikarite arũgamĩte, akengetie thithi wake, mena customer wake nĩwe mũgũri wa nguo. Gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma tuone thũgũrĩ ya nguo, nĩ tondũ kando yao hena nguo cironania nĩ kwendio irendio, na mũthuri nĩagũra kĩrĩa we egũbataraga, na rĩrĩa egũthiaga agũra na atua gũtũmĩra kũrĩha na kandi yake ya bengi, na nĩyo aranengera mũirĩtu, amĩkĩre harĩa macini-inĩ kandi, acokerie mũthuri kamacini ĩyo ekĩre PIN ĩrĩa ekwendaga, PIN nĩyo namba yaku ya thiri, nĩgetha mbeca iria atũmĩra kuuma kwĩ nduka-inĩ ĩyo ya nguo, ĩtinie kuuma bengi-inĩ ya mũthuri ũcio, nĩ aronania emũkengu, gũiciria nĩaheyo discount, nĩatinatinĩrio mbeca icio, arĩha cirĩ nini mũno, kana agĩkorwo atĩrĩrĩ, tokorwo nĩ agĩkenio nĩ mũirĩtu ũcio.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ ĩronania athuri, mekĩrĩte nguo theru, kana nĩcio tũciĩtaga tathuti, maikarĩte handũ methĩ-inĩ, makĩrĩanĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie na njĩra nene gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ, kana matũra-inĩ magwitũ, ona kana thikũ ici, kũrĩa andũ nĩaingĩrire mbiacara-inĩ mũno, ũgakora matirĩ na mahinda makũnyitanĩra hamwe. Ũgakora andũ nĩmarenda gũcemania hand, marĩanĩre kĩndũ, no mahinda nĩmaramagia, tondũ rĩrĩa niĩ ndoneka na nĩndĩrenda gũcemania nao, ũgakora atĩ, niĩ ndironeka na ũrĩa ũngĩ ndaronekana, nĩ ũndũ wa mahinda na nĩ ũndũ gũkĩingĩha. Kũrĩ andũ ngina marutaga wĩra ũtuko nginya na mũthenya, tondũ amwe mawĩra mao mambagia ũtukũ, kana amwe mawĩra mao, mathiaga ũtukũ, ona mũthenya. Ona togũcemaniatu, aingĩ nĩmagaga nginya kahinda gagũthiĩ toro, kana gagũkoma, nĩ ũndũ maũndũ kũingĩha

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania kĩgunyũ kana nĩcio tũĩtaga tũtambi tũkĩrĩa mũmera waku, mũno mũno maũndũ ta maya mahanĩkaga kũrĩ mũrĩmi rĩrĩa warĩkia kũhanda mboga yaku kana kũhanda mũmera waku mũno mũno arĩmi makoragwo metereire bainda nene no nĩkũrĩ tũtambi tũkaga kana tũgunyũ tũgathũkia mũmera waku ũgakora ndũnakũhe maciaro maria ũgũtanyaga kana ĩkorwo maciaro maku nĩmakundera nĩũndũ wa tũrũgi ,tũtambi, ona kana tũgunyũ mũno mũno mũndũ ahanda mũrĩmi mũgĩ aingĩraga nduka-inĩ akagũra ndawa ya mũmera ũyũ agoka akamĩhuhĩrĩria nĩgetha rĩrĩa gatambi gaka kageria kũrĩa mũmera waku gakaremwo na thutha ũcio gũkagĩa na magetha mega magakũhe mbeca na ũgaikara ũkenereire ũrĩmi waku.

Kĩndũ ta gĩkĩ nĩkĩonekaga mũno mũno icigo-inĩ cia mt Kenya na gũkũ ũgĩkũyũ-inĩ mũno mũno na mwena ũyũ wa nyahururu kana naikuru riftvalley mĩena ĩyo nĩ kũonekaga ũrĩmi mũnene wa mahũa. Mahũa nĩ marĩ bata mũingĩ, nĩmagethagwo magatwarwo njaa wa bũrũri na makarehe mbeca nyingĩ thĩĩnĩe wa bũrũri ũyũ wa witũ Kenya. Mahũa nĩmakoragwo na njĩra nene ya kũmarutĩra wĩra nĩmatũmĩkaga mohiki-inĩ nĩmatũmĩkaga mathiko-inĩ na nĩmatũmĩkaga mũno kũonania wendo. Mahũa kũringanaga na njĩra ĩrĩa ũkũmatũmĩra nĩgũo monanie ũrĩa ũkwendaga gũĩka namo , mahũa nĩ marĩ mbia kambuni iria ikoragwo itugĩte mahũa mũno nĩ ikoragwo na mbeca nyingĩ mũno na makĩria.

Mbica-inĩ ĩno, nĩĩronania haha mbere hena gĩthimi, na gĩthimi gĩkĩ nogĩkorwo nĩgĩagũthima ũrugarĩ, kana nĩ gĩthimi gĩagũthima mũigana waku wa tĩri. Mũno mũno, ũngĩtua kũhanda kĩndũ thĩinĩ wa mũgũnda waku, thirirkari nĩĩgũtaraga, ĩgakwĩra ũthiĩ gwĩ kambuni ĩrĩa ĩtũgĩrĩtio mũno kana ĩigweta mũno, yagũthima hinya wa tĩri waku, nĩgetha ũmenye kana ũkũhanda mboco, kana ũkũhanda mbembe, kana ũkũhanda waru, kũringana na gĩthimi gĩa tĩri waku. Tĩri ũngĩ ndũhotaga kũnyitĩrĩra waru wega, gwĩ tĩri ũtahotaga kũnyitĩrĩra mbembe wega, na wĩ mũrĩmi ũtarĩ mũgĩ, noũhande mbembe, ũtũmĩre mbeca nyingĩ na maciaro ndũkona, tondũ tĩri waku ti wa mbembe, tĩri waku nĩ wa waru. Nĩwagĩrĩirwo gwĩkĩrwo gĩthimi gĩa tĩri waku, ũmenye nĩkĩĩ kĩu kĩega ũngĩhanda, nanĩgetha wone magetha mega.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũhandi nĩ kĩndũ kĩngenagia mũno tondũ nĩ kũonania atĩ bũrũri ndũgũkorwo na ng'aragu tondũ magetha nĩmakũingĩha na tũtigũcaria mbeca cia kũgũra indo kuma na mabũrũri ma na njaa rĩrĩa mbura yaura arĩmí aingĩ mũno mũno agĩkũyũ kana andũ arĩa maumĩte na kũrĩa ngurumo kwa riftvalley nĩmaingĩraga mĩgũnda yao makahanda na njĩra nene na nĩgetha rĩrĩa mbura ĩgakĩa magetha makaingĩha mũno na tũtigabatarikana gũkorwo tũkĩrara tũtarĩte nĩ ũndũ wa kwaga mbeca kana nĩ ũndũ wa gweterera indo ciume njaa wa bũrũri nĩgetha ciũke bũrũri-inĩ ũyũ witũ tugũre andũ aingĩ maingĩraga mĩgũnda-inĩ yao makahanda , makahanda rĩngĩ na makahanda makĩrĩa mũno na nĩgetha bũrũri ndũkagĩe na ng'aragu mũthenya ona ũmwe.

Mbicainĩ ĩno ĩronania tarĩ ũthomithania ũkĩte gũthomithio nĩ mũirĩtu mũĩthĩ agathiĩ gũthomithia kũndũ kũraya kũrĩa gũtarĩ na ũtheremu wa kĩmũtũrĩre ũronania tarĩ rũruka rwa mathaai rũikaraga mĩkĩrainĩ ĩno kana Samburu maikaraga kũndũ ta gũkũ tondũ aingĩ ao nĩo mathiaga magacemania rungu rwa mũtĩ tondũ gũtikoragwo na mĩako mĩingĩ ya nyũmba. Kaingĩ na kaingĩ nĩ mathiaga magathomithio ũhoro wa ũreri magathomithio ũhoro wa mĩrĩre na magathomithio ũhoro wa mĩrimũ tondũ gũkũ nĩ gũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ mũno na kuona ũrigiti nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njĩra nene, tondũ no nginya ũthii gwa kahinda karaya kana thabarĩ ndaya nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩona ũrigiti ũrĩa ũrabatara. Maita maingĩ nĩ gũkaga arutani makamathomithia nginya ũhoro wa wũigi wa mbeca ciao kana kĩrĩa mona onokorwo no kĩnini makahota gũkorwo magĩtindĩka ona mbere o wega.

Mũmera ũyũ ũronanio mbica-inĩ ĩno ici nĩ njũgũ, njũgũ itũmĩragwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa ũgĩkũyũ rĩrĩa kĩmwana kĩarĩkia kũrua. Kũrua nĩ gũkorwo nĩkĩauma level ya gũkorwo nĩ kĩhĩĩ gĩatũĩka mũthuri na kĩaumĩra nĩkĩo gĩtagwo kiumĩri nĩkũrugagwo njũgũ mũndũ makarĩyanĩra nakĩo gĩkaheo njũgũ nyingĩ mũno kũonania atĩ nĩ aingĩra kũndũ gwa ũthuri rĩu nĩatiga wana atũĩka mũthuri njũgũ ici nĩ irĩyagwo mũno mĩruruka-inĩ mĩĩngĩ no ũgĩkũyũ-inĩ nĩ ĩrugagwo mũno rĩrĩa kĩrui kĩaumĩra , kũmĩra nĩ kũonania atĩ kĩrui gĩkĩ nĩkĩarĩkia gũkorwo nĩgĩatũĩka mũthuri na nĩgĩatiga wana wa ũhĩĩ na kĩaingĩra ũthuri-inĩ na rĩu no gĩtarwo gĩ gĩthuri gĩa kĩama kĩngĩkorwo nĩgĩkũhota nginya gũkorwo nĩgĩkũruta mbũri ya kĩama.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ ĩronania hena thanamu ya mũndũ warũĩrĩire wĩyathi gwa kahinda kau ga tene Dedan Kimathi. Rĩu nĩ moyete mũcongo wake, makaũconga wega, magacoka makaũbandĩka gatagatĩ ga taũni-inĩ ĩno, nĩgetha ĩĩ ta ndũmĩrĩri ya kũkuririkanaga mũndũ ũyũ warũĩrĩire wĩyathi. Kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, nĩ gũkorwo na gĩkeno atĩ tũhote gũkorwo nĩ tũraririkana mũndũ ũyũ, warũĩrĩire wĩyathi mĩaka ĩyo yahĩtũkire, onokorwo ithuĩ tũgĩciarwo tũtiamũĩ. Hĩndĩ ciothe twamuona arũgamĩte ihiga-inĩ rĩu igũrũ, nĩ tũkoragwo na ngatho thĩiniĩ wa ngoro ciitũ, tondũ nĩwe watũmire tũgĩe na wĩyathi thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na nyakairũ akĩhota gũkorwo nĩ acindirwo, nĩ arũme merutĩire, maarĩ na ũrũme mũingĩ, na mendaga gũkorwo magĩtwethera thayũ thĩiniĩ wa ngoro ciitũ, na thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ngoro yakwa nĩ ĩgĩaga kĩeha, tondũ nĩ kuonithania atĩ thĩiniĩ wa itũũra rĩrĩ, kwĩna kĩeha, tondũ harĩa mbere nĩ haronania hena ithandũkũ rĩa mũndũ mũkuuo. Nĩ kumaanisha atĩ nĩ mathiko maretĩtwo, mahote kũhurũkia mwĩrĩ ũcio. Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ngwĩciria hena kĩndũ tũgũĩta ruo thĩiniĩ wa bamĩrĩ ĩno, na na nĩkĩo andũ aingĩ mokĩte, kũnyitanĩra na ũyũ mũkuĩrĩre, kana aya akuĩrĩre nĩ mũndũ ũyũ, ahote gũkorwo agĩthikwo. Rĩrĩa mathiko mahanĩka itũũra-inĩ, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ-inĩ ruitũ rwa Ũgĩkũyũ, nĩ tũnyitanagĩra ithuothe, tũgoka tũgathika mũndũ ũcio. Na arĩa matigwo tũkamahe hinya, nginya wa kĩmbeca, kana hinya o ũngĩ, nĩgetha makahota gũkorwo magĩtereba mĩtũrĩre-inĩ yao o ta andũ arĩa angĩ. Onokorwo ti ũndũ ũkoragwo ũrĩ o mũhũthũ rĩrĩa wahanĩka thĩiniĩ wa bamĩrĩ yaku. Mathiko matikoragwo marĩ mega, no wega wa andũ nĩgũkorwo nĩ manyitanagĩra na njĩra nene, makahota gũkũhe hinya we mũkuĩrĩre.

Mbica-inĩ ĩno, haronania hena arũgamĩrĩri anene a thirikari, na maũndũ ma ũrĩmi nĩmo metagwo ma ngirigaca. Na aingĩ ao, nĩ maronekana makenete. Na mbere yao, maigĩte kĩndũ kĩhana tarĩ mũmera mathundũrĩte. No ĩkorwo, kwĩna mũmera mathundũrĩte, na nĩ marageria kwarĩria arĩmi, makorwo makĩũhanda mũmera o ũcio, nĩgetha mone baida thĩiniĩ wa thĩiniĩ wa biacara ciao kana thĩiniĩ wa ũrĩmi. Ona nyingĩ, no ĩkorwo nĩ mũthemba wa bataraica, mathundũrĩte, nĩgetha tũrĩanĩme tũrĩa tũkaga thĩiniĩ wa mĩmera-inĩ, tũkorwo nĩ tũkũhotwo nĩ ndawa ĩyo. Tondũ, mahinda kwa mahinda, nĩ maikaraga magĩthundũraga, ndawa cia kĩmerera, thĩiniĩ wa mũgũnda waku, tondũ ona tuo tũtambi nĩ tũkaga tũkĩmenyeragĩra ndawa irĩa tũmenyerete gũkorwo tũkĩhuhĩrwo. Na nĩkĩo athunduri aya a ngirigaca, thĩiniĩ wa rũhonge rwa guitũ rwa gũkũ Kenya rwa ngirigaca, rũthunduraga ndawa mĩthemba mĩingĩ mahinda o kwa mahinda.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩinĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona mbaruni ĩno nene ya ũkui wa andũ mũno mũno ĩkoragwo nyanjara-inĩ cia nyamũ cia gĩthaka. Na athungũ aingĩ ni mamĩenda mũno nĩ getha waingĩra na ĩkahuhĩrwo na ngaci ĩkambata igũrũ ũgathii ũkĩroragĩra nyanjara na ũgemu mũnene wa nyamũ cia gíĩthaka. Ũndũ ũyũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ ũkoragwo ũrĩ ũndũ mwega tondũ nĩ ũkũheaga njĩra nene ya gũthiĩ ũkĩonaga indo nyingĩ o kũndũ o kũndũ ũtegũtũmĩra maguta maku ma ngari. Na ningĩ nĩ nyonaga wĩ ũndũ ũngĩrehe ũgwati mũno tondũ rĩrĩa nyamũ ĩno ĩngĩhĩa ũmenye hatikoragwo na kĩndũ kĩngĩ kũgitĩra tondũ ndũngĩhota kuma ĩrĩ rĩera igũrũ na gũkua nĩ raithi mũno. Nĩ ũnjdũ mwega na nyingĩ ti ũndũ mwega mũno tondũ ndũkoragwo na ũgitĩri mwega mũno rĩrĩa ũgwati wonekana.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ ĩronania hena ũgĩthi hena nyũmba nene haha, ĩrũgamĩrĩire marĩhi ma ũthibitarĩ, nĩmo tũĩtaga ma SHA kana SHI. Na SHA, nĩ ĩteithagia mũrũaru, rĩrĩa wakoma thibitarĩ, na nĩkũrigitwo ũrarigitwo, he mbeca cibataranĩkaga, nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra ũrigiti wa wa mwega wa thibitarĩ. Na tondũ rĩmwe mbeca nĩ cikĩagaga, nĩ ũkoragwo ũkĩrĩha mbeca ici gwĩka gwĩ gwĩ tabaarĩra ĩno ya SHA, na nĩkĩo rĩrĩa ndwari yoka, ũgakorwo atĩ nĩ raithi mũno gũkorwo ũgĩthondeka. Ona gũtuĩkao ũguo, SHA nĩ ĩrĩ mĩhĩngĩca mĩingĩ mũno, tondũ rĩmwe nĩ wĩragwo ũrĩhe mbeca cia ũrigiti, ona gũkorwo SHA nĩ ũkoretwo ũkĩmĩrĩha gwa kahinda karaaya. Harĩ mbeca irĩa ũkoragwo ũkĩrĩha o mweri o mweri, nĩgetha rĩrĩa ũgatuĩka ndwari nĩ yagũtindĩka mũno, wathi thibitarĩ, ĩkarĩha mbeca cigana ũna, nawe icio ingĩ ũhote gũkorwo nĩ ũkũĩrĩhĩra.

Kũringana norĩa ndĩrona mbica ĩno nĩkuonithania ĩna mũrigitani na mũndũ ũngĩ tũtoĩkana nĩ mũrigitani ũikarĩte haha akĩgeria kũmũtarĩria kana kũmuonia ndawa mĩthemba kwa mĩthemba ona metha yake nĩĩronania kwĩna ndawa, ngwĩciria kũringana naniĩ nĩkũrora mararora kana ndawa icio nĩ nginyanĩru wega kana kũringana na ũrĩa irehirwo kana nĩcingĩrĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, maũndũ ta maya nĩmekagwo ũguo thibitarĩ-inĩ nĩgetha gũtigatuĩke he ndawa irehirwo no waingĩra thĩinĩ wa thitoo ũgakora ndawa icio ti nginyanĩru kana ũgakora ndawa icio ona itinakinya, nĩkio gũtuĩkaga ndawa ciarehwo nonginya mũkorwo mũgĩcihingũrania na kũrora ĩmwe kwa ĩmwe kana ũrĩa igũtumĩtwo nĩguo ciahota gũkorwo igĩkinyĩrĩra thibitarĩ-inĩ ĩyo nĩgetha arwaru maheeo ndawa icio na makorwo matuĩka atĩ nĩ andũ akũhona.

Mbica-inĩ ĩno nĩĩronania thigari cia bũrũri wa Kenya, ikenete, igĩthiĩ na mũtaratara o mwega. Maũndũ ta maya monekaga rĩrĩa bũrũri-nĩ wa Kenya twĩna thigũkũ ya kĩbũrũri. Athigari nĩciĩtagwo kĩharo-inĩ, ikonania ũgemũ wao, na ikonania icoka ciacio nĩgetha rĩrĩa thũ yagĩria kũingĩra, ĩgakorwo atĩ nĩĩkũhũranũo nayo na njĩra ĩrĩa njĩga mũno. Hĩndĩ ĩyo ya gabere, ngũo cia thigari itiahanga ũũ, ciarĩ na ranngi ũngĩ ũtahana ũũ, no rĩrĩa maũndũ macenjirie thigari nĩciathondekeirũo ngũo ingĩ irĩa ũrona ta mbica-inĩ ĩno ũrĩa ĩtariĩ, na ici ngwĩciria nĩ nĩ thũ nĩ ngũo kana uniform irĩa thaka mũno thĩinĩ wa thĩ. Nĩgũo na nĩgũo gũthariĩ maũndũ maya nĩmega.

Maũndũ marĩa makũgegania ndĩrona mbica-inĩ ĩno, nĩ nyoni cia ngiro cia maaĩ-inĩ, nĩcio na gĩthũngũ tũĩtaga flamingo. Thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, ngiro ici cia maaĩ-inĩ, cionekanaga iria inene rĩa Nakuru. Kũu nĩkuo cikoragwo cithiĩte na njĩra irĩa nene. Ũngĩthiĩ maria marĩa mangĩ me thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ hinya mũno wone ngiro ici cia maaĩ-inĩ. No ũngĩthiĩ ũngĩthiĩ iria inene rĩa Nakuru, nĩ ũkuona ngiro ici o kũu. Na gũcera Nakuru, ti handũ haraya angĩkorwo wĩ mũciĩ mũnene-inĩ wa Nairobi. No ngari ũkuoya o ĩmwe tu kuuma Nairobi, ĩgũkinyie kũu Nakuru, ũcoke woye o gatuthi, kana gatukutuku, gakũingĩrie iria inene rĩa Nakuru, kũrĩa ũgũthiĩ wone ngiro ici cia maaĩ, kana nĩcio ciretwo flamingo, na nĩ ng'enu mũno, na nĩ ikoragwo irĩ thaka mũno ciĩ gũkũ. Nĩ twendete ngiro ici cia maaĩ-inĩ, tondũ nĩ citũrehagĩra atarii aingĩ thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.

Kĩrĩa gĩũkaga thiinĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona mbica ĩno nĩ kuonania kwĩna bengi mũno ĩrĩa yũĩkaine na njĩra nene ya Co-operative bank. Co-operative bank nĩ bengi imwe ya bengi iria ciĩ ngumo mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nĩ bengi ĩteithĩtie arĩmi anini na njĩra ĩrĩa nene mũno nĩ ũndu wa kũmahe marũni kana ũgakora ũcenjania wao wa mbeca wĩ thĩ mũno gũkĩra mabengi marĩa mangĩ maingĩ. Bengi ya Co-operative bank nĩ ĩkũheaga rũni rwĩna interest nini mũnoatĩ mũndũ mũnini nĩ eküũhota gũkorwo akĩoya rũni rũu na arũrĩhe o wega ategũteng'erio. Tondũ kambuni ĩno kana brngi ĩno ya Co-operative ndĩ gũteng'eragia mũno na mathirĩ kana ĩgagũteng'eria gũkorwo ũkirĩha rũni rũrĩa woete na ĩgakorwo ũkĩrikia rũni rũu ona no ũheo rũni rũngĩ. Kũrĩha ĩgakorwo ĩri raithi na gũkũria mbaicara yaku ĩgakorwo ti ũndũ mũritũ. Na nĩkio kũigithia mbeca thĩinĩ wa kambuni ĩno kana thĩinĩ wa bengi ĩno ya Co-opearative ũkoragwo ũrĩ ũndũ mwega na njĩra nene.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania hena kambuni ĩmwe ĩtarĩ ya gĩthirikari ĩgitangatha kana ĩkĩonania ũrĩa ĩrutaga wĩra kana ĩkĩrugũria ũndũ ũtoĩ nĩ ũrĩkũ. Kambuni ĩno ya Red Cross nĩ kambuni ĩtakoragwo ĩ ya gĩthirikari na ĩkoragwo ĩtambĩte thĩĩ ng'ima ĩteithagia andũ rĩrĩa mathĩna moka mũno mũno rĩrĩa kwagĩa mĩĩhũro ya maĩ, mĩaki kana gĩthingithia thĩĩnĩe wa thĩĩ na nĩkĩahutia andũ na njĩra ĩrĩa nene nĩkũrĩ andũ ta aya a Red Cross arĩa mokaga magateithia arĩa mahutĩo nĩ nguraro icio gũtwara thibitarĩ arĩa matihio thĩĩnĩe wa mĩĩri yao na arĩa matigwo matarĩ na wa wĩki ĩgakorwo nĩyahota kũmateithĩrĩria nĩ kambuni kana nĩ rũhonge rũtarĩ rwa gĩthirikari rũkoragwo rũtheremete o kũndũ kũingĩ , nynjara-inĩ ciothe cia thĩĩ wa bũrũri na nĩ iteithĩtie andũ na njĩra ĩrĩa nene mũno na andũ aingĩ makagunĩka kuma rũhonge-inĩ rũrũ.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, nĩ ruo tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩ ruo ta gũkomia mwana thibitarĩ nĩũndũ wa ndwari ũndũ ũyũ nĩũkoragwo wĩkĩrĩte mũciari ũcio ruo thĩiniĩ wa meciria ona ningĩ thĩiniĩ wa ngoro yake, rĩrĩa mwana waku akoma thibitarĩ ũndũ nĩũkoragwo ũkĩrehe gĩtango thĩiniĩ wa bamĩrĩ yaku, tondũ gũtirĩ mũndũ wendaga ndwari tiga nĩ ĩgĩũka, kĩrĩa kĩngiaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona ũndũ toyũ nĩgũkorwo atĩ tũtingĩhota gũkorwo tũkĩũrĩra ndwari ona tũngĩĩka atĩa, tondũ mũndũ wothe wũikaraga thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wa thĩ ĩno, no nginya ndwari ĩgagĩũka, no ũngĩkorwo wĩna mĩrĩre mĩega, wũikare wega, ũikare ũgĩceragíĩra thibitarĩ ũkarorwo onokorwo ndũrĩ mũrwaru noũkorwo ũgĩthema na kũũrĩra mĩtangĩko teno ya ndwari.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩharonania hena andũ maikarĩte metha-inĩ na nĩta mena ũrigiti wa gĩthibitarĩ ũrĩa ũrehetwo haũ hao nja. Handũ ha gũtinda magĩthiĩ thibitarĩ. Na rĩrĩa ũrigiti ta ũyũ warehwo haũ nja mũrango-inĩ ndagĩtarĩ nĩaũthimaga, agacaria kana mwĩrĩ wakũ wĩna mũrimũ, na rĩrĩa wonekana, haũ haũ ũrigiti ũkaambĩrĩria. Nĩndĩronekana kana nĩĩronania mũirĩtũ, kana nĩwe ndagĩtarĩ, wĩkĩrĩte nguo ndũ nguo ya white , agĩtheca mũrĩtũ ũyũ ũngĩ. Nĩamũohete nginya na gatambaya gũoko, nĩgetha mĩkiha ĩkorwo ĩgĩcomoka, cindano ndĩgagĩtũre harĩa hatagĩrĩire, tondũ cindano yagĩrĩirũo gũkorwo ĩgĩtũra harĩa hĩna mũkiha, to mũkiha nĩgũo ũkoragwo ũkũĩte thakame, ũgĩtwara mwĩrĩ wothe harĩũ thakame ĩrabatarĩnĩka. Na ũndũ ũyũ nĩũkoragwo wĩ mwega, wa gũthecwo cindano gũkĩra kũheo ndawa, tondũ waheo ndawa noirehe mĩrimũ ĩngĩ, no cindano ndĩrehaga mĩrimũ ĩngĩ, ĩngĩkorwo cindano ĩyo yũma o therũ.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩĩnĩe wa meciria makwa rĩrĩa ndona ngari ya borithi kana borithi nĩ ũndũ ũngenagia mũno tondũ nĩyonanagia atĩ thĩĩnĩe wa bũrũri twĩna ũgitĩri wa kũigana gũtirĩ andũ mangĩũka na mathũkĩe bũrũri witũ tondũ ũgitĩri wĩ igũrũ mũno na njĩra nene kũngĩkorwo atĩ bũrũri ũyũ nĩũgũkinya atĩ gũtirĩ na borithi thĩĩnĩe wa bũrũri witũ no gũkorwo na kĩeha mũno tondũ wĩici na ũremi no ũkorwo ũrĩ igũrũ na njĩra nene tondũ mũndũ angĩkaga ũrĩa ekwenda akĩmenyaga wega gũtirĩ mũndũ ũrĩmũria kĩũria no rĩu rĩrĩa wamenya atĩ kwĩna ũrangĩri mũnene ndũngĩhota gũĩka o ũrĩa ũkwenda tondũ nĩ ũkũnyitwo na nĩ ũgũthitangwo na nĩ ũkũohwo ingĩkorwo nĩũgũkorwo atĩ nĩwatagarara maũndũ marĩa magĩrĩire.

Kĩndũ ta gĩkĩ, mũno mũno kĩonekaga icigo-inĩ irĩa kwĩna biacara irĩa nene, handũ andũ aingĩ matendaga gũkorwo magĩkuua mbeca na moko, marĩhaga na kandi ĩno nĩyo ĩtũmagĩrwo gũkorwo ũkĩrĩha indo icio. Macini ĩno ĩheanagwo kuuma gwĩ bengi, bengi nyingĩ, Equity, Cooperative, KCB, na nyingĩ nyingĩ. Nĩ makoragwo makĩheana macini ici, nĩgetha ndũgatinde ũkuĩte mbeca na guoko, ũgakua o kandi, rĩrĩa watua kũrĩha, no kũnengerwo ũrĩnengerwo, nawe ũgekĩra namba yaku ya thiri, mbeca ikarengwo kuma o bengi, ikarĩkia kũrĩha kĩrĩa ũkũgũraga.